Niĩ nyonjorithagia mbeca ciakwa na kũigithia, kana kũgũra indo ngĩendagia. Ndagũra indo na mbei ya thĩĩ ngacoka gũciendia na mbei ĩ igũrũ hanini, mbeca ciakwa nĩcihotaga gũthondeka baita. Nĩngĩ kũigithagia nĩ njĩgithagia bengi, mbeca icio cikongerera baita kana ngaigithia ikundi-inĩ cia andũ, arĩa tũnyitanaga, tũkahe o-ũmwe witũ ngombo, agacokia ngombo ĩyo na maciaro, namo maciaro mau tũkamagayana marĩ ta baita wa mbeca citũ, thutha wa kahinda ga kĩndũ ta mwaka ũmwe.

Ĩno nĩ kandi ĩrĩa mũndũ aheyagũo thibitarĩ-inĩ, rĩrĩa atuĩka wa kũheyana thakame. Kandi ĩno ĩteithagia mũndũ wa rũrĩrĩ rwakua na njĩra ĩno; mũndũ ũrĩa mwene kandi ĩno angĩrũara abatare gwĩkĩrwo thakame mwĩrĩ-inĩ wake, angĩonania kandi ĩno, no aheyo thakame naihenya mũno thibitarĩ-inĩ. Nĩngĩ kandi ĩno noĩteithie, mũndũ wa nyũmba ya mwene kandi ĩno kana mũndũ ũrĩa mataranĩtie, angĩtuĩka nĩ arũarĩte na nĩ arabatara gũĩkĩrwo thakame, mwene kandi ĩno angionania, na auge nĩ mataranĩtie na mũndũ ũcio, mũndũ ũcio no aheyo thakame kwa ihinda rĩa naihenya mũno.

Niĩ ngenagĩra ũrĩmi wa mũtukanio mĩgũnda-inĩ mĩingĩ, nĩ tondũ, hĩndĩ ĩrĩa warĩma mĩgũndainĩ mĩingĩ, nĩũhotaga kũhanda irio itiganĩte na ũguo nĩ wega nĩ tondũ ndũgũkorwo ũgĩbatara irio nyingĩ iria ũgũthiĩ kũgũra. Na ningĩ, hĩndĩ ĩrĩa irio imwe ingĩkorwo itiramera wega kĩmerainĩ gĩkĩ, nĩũkorwo na irio ingĩ iria igwĩka wega kĩmerainĩ o ro kĩu. ũũ ũkĩringithania na kũrĩma mũgũndainĩ ũmwe, kwĩna baita nĩ tondũ mũgũndainĩ ũmwe irio imwe kĩmera kĩu ciarega kũmera wega, nĩ kuuga atĩ ngoro yaku nĩ ĩkũinama.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa-rĩ, twakaga na mahiga, mabati, orohamwe na mbaũ. Mabati tũmamenyagĩrĩra na kũhaka rangi nĩgetha matikarute, nacio mbaũ nĩtũhakaga rangi, nĩgetha citikarĩo nĩ mũthũa. Mahiga namo matirĩ ũmenyereri wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, nĩtondũ nĩ maikaraga kahinda karaya mategũthũka, nonĩtũtigagĩrĩra nĩtũaka na mahiga wega, twamabanga wega rĩrĩa tũraka, nĩgetha gũtigĩrĩra mahiga mau matikũmomoka na matirĩ na ũndũ ũmwe mũũrũ megũkorana naguo.

Kaingĩ thiaga iria-inĩ, ngĩhũthĩra mbathi ya mũingĩ, kana mũgithi wa mũingĩ o na kana ngari ya mũndũ kĩũmbe. Ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno na gũthiĩ iria-inĩ, nĩ gwĩtubĩra na maaĩ ma cumbĩ oro hamwe na gũthaka na mũthanga. maũndũ macio nĩmangenagia mũno nĩ tondũ nĩmandeithagia kũnyihia meciria, oro hamwe na kũnyihanyihia maũndũ marĩa, me mbere yakwa nganyihia ũritũ wamo.